ore toolomon leramatare naa, ore ilaramatak loosuam naa kenare nepuo, aishoo isuam imbolioei, neituku inkishu Kila ewiki, nisho shimpi,,Kila ewiki, pee etum inkishu aanoto iseseni sidain ,netum inkishu aatopir terishata pookin. neeku enarikino nees irparakuk nejia, pee epuo aitopir iseseni loo nkishu.